Ino ni ko kalulseet ne ter nepo ketik i. Ko en korenya kokikowalak poishoni kotien gei ak tuguuk che kipaishe. Ki en keny ko kikipaishen aiwet kilulen ketiik anan ko msumenut na ter ne oo, ko kichap kepaishe kilulen ketiik ko pangeet ko ne kikipaishi kechoru. So ole kiwaldagei poishoni ko petushechu kepaishe sukuta no tet ne kindai mwaniik i ako kora koseveni time i akoseven kora rapishek i, ak kora ye kemache tuguuk che urgent i ipaishen asikotaretin , kou ya kemache iti pakoinik ko raisi tilet ap pakoinik kosir yan katepaishen power saw ne ki pa keny, ne ki manual ako kimakchingei piik che chang'si komuch kopais. Ak kora siku hizi ko yan kakilul ketiik keminai alak eng' yotok kikilulen, kou ye kipa keny i, kokicham ketile ketiik mara yemin chito pandek anan imin tuguuk alak che ma ketiik . Lakini Ko en inguni ko space notok ne kapiit ko ne iminchini ketiik.

Inoni ko boishet notet nebo agriculture elekimine bandek, so ko chechu ko bandek chotet chemara kokibut en imbaronok cheterter oo ko kebir anan komara kikiole kora en biik cheterter cheoldo bandek chotet chekikobut, so koyoon kokebut bandek ko lazima kemaa ndamun imaa kotoreti ko koki exposen en asista sikomuch koyomnyo komat kekonor kotwonen amun yoon kakikonor kotwonen konundos ak konam koyachekitun anan ko koon loses kemaa ndamun kekonor ko mema so okere olee bo komonut boishoni ndamun yaan keima koroisi ikonor oo isoreni for a long period ak kora imuchi inde kerichek sikoter mara oot amaam susurik anan ko maam tiongik alaak, so okere kobokomonut boishonion.